Boisiet netesetai en yuu ko tuiyet nekakiyum neranik chetibik ako boisioni ko kobo komonut en kokwet amun ih en tuiyoniton ih kinete neranik chuton tibik chametabgee nebo borto kit aketugul neyoche keyai asikochamgee borto, kora nebo oeng ih kinete akobo elenyolu keteptoo yon ih chepto elekiriptogee, elekiiptogee asikotegisin biik alak yon imoe ketegisin ih, itegisisie kinete kounondon ih elekiloktogee ak kit agetukul atepto agetukul nemie nenyolu kotindoo chepto neranik chetibik ake kora kinete akobo komonut nebo somanet. Bo komonut kora tuiyoni amun yekakinet komonut nebo somanet koborchin kole nyolu somanet ko kipunguetab sobet nebo koron yekakosoman chito kotoreti koron en sobet nebo koron ne koron komo komosereti

Kerichot ndoni ko Panadol akoo kiboishen kerichot ndoni kei keboset ngwonindo aketukul nemii borto akoo kerichot age nekimuche keboishen nekoto nii ko prufen. Prufen kotinyee yoe kasit agenge ak Panadol ikelukui Panad ikelukui prufen nii kobose akinee ngwonindo en borto.

Kit nokere kotesetai en yuu ko biik chenogi beliot chego ako beliondo niton kotogu ko beliot neming'in neimuchi ngunon komotinye kamet ako kora kit ake nokere kotesetai en yuu koo chito nokere kokalach ngoroikab masaek kotiengei ak indenywan yenyolu koloktogee masaek ako biik chekobur en yon ih kotogu kokobetutab tiong'ikab timin kobetut nebo keker tiong'ikab timin

Ele kimindoo logoiyandani en gaa komoche oldo eleburgei ako kora muche ng'ung'unyek chemo chemochang beek moche ng'ung'unyek chekokistoen beek kidogo chemachang beek ih ako kora komoche asista nemokim, momoche asista nekim soiti ako yekorur logoiyandani imuche iam kologoyat ih anan ko imuche iteste amitwogik cheterter ako komonutietab logoiyandani keboisien kebosen kiloisiek en borto ak ot keriben miondab sukaruk ih ak miondab muguleldo

Eeh pitunat koroi kekuren sundet ako sundoniton nii kenyorune bortab teta akoo keboishen sundoniton kechobe omitwokik kimuche kekelen omitwokik kii koo too umuaita ako Koraa kimuche kiboishen kechoben sobunishek, kochoben kandilishek kii ako kimuche kichobe Koraa muanik chon bo keboishen keriben tokoch asikokaranit tokoch koo komosir. Akoo Koraa kimuche keboishen kiilen kiilen chepungut yon let chepungut tii keriben asimater.

Kit ne okere kotesetai en yon nii koo kerichek ab kipkaa chekaa chekakiyo chemii soburyet chekakiyo. Kerichek chuton chubo kipgaa kekuren ndorenik, ko ndorenik chuu keboishen kemweten lakwet nemingin chereret asikobos mionwokik chechang kot ngunon yon koetyi maat lakwet tii kimuche Kee kimuche kemweten Nii asikobos maat, kimuche Koraa kemweten yon kosir makatet tab lakwet ako Koraa kerichek chuu komuche koyee cheito neo yekae chito neo mara kokotinye tingoek komuche kosto tingoek ako muche Koraa kosob metit, kosob moet.

Eeh pitunat koroi ako kiboishe koroiton nii keteshin omitwokik cheu panyek kii asikokonguu kwanyiny ako inkeam koo anyin Koraa ako kiboishen Koraa keboisen ngwonindo en borto , imuche Koraa koboishen bik ab kwarimet koboisen kwarimet tii, akoo kibosen Koraa loliot tii ako yankaamin mokwek kii imuche Koraa iboishen koroiton. Ako kiboishen Koraa keriben miondap sukaruk akoo kiboishen Koraa kee keeistoen murindo.